Chang tukuk chemuch koib nyasutik ab oret, netai komakosaishek chebo bik, makosaishek chebo bik choton ko cheu keket karit en chepchepindo nemii barak kii, keket karit ibokitii, keket karit ko ingetet tii, keket karit kokakiimi nii, age koraa en tukuk cheibu nyosutyet ab oret ko karishek chekiyosekitun chenyolu kilelit choton koibu nyosutik amun makonome berek komie anan ko kikobe toerishek. Nyosutik ab oret koraa ko imuch koib ortinwek chekikomeyo anan ko chekibunchi keny ko choton kokikobalak kii ako mobune karishek komie ako mobune karishek komie yon bendii ichek. Age koraa en tukuk cheibu nyosutik ab oret ko yon mokisip ngotutik ab oret anan ko mokikoshi offisayat nebo oret ak yon mokisib lelishek cheyolu imiten yon ikete karit en ortinwek koraa, nyolu kistoen gee tukuchu tukul sikobit kebos nyosutik ab oret.

Inoni ko akeng'e en boishonik chechang chebo serikali chenyorching'e en soet nebo ecitizen, boishoni ko netononchin chikilishetab youtikab biik en emet, ndochin ofisaekab chikilishet en emet komukul ak ofisishek cheterteren en emet komukul kora, yoon imoche inai ng'ot itinye yoityo anan kometinye ichute soet ak icheng ecitizen, chuut ak nambarishekuk chebo kipandet ak yekeichut icheng boishoniton bo chikilishetab youtik chemokoron, yekeinyoru isirkee ak ilee imoche kechikilin ng'ot itinye yoityo aketukul, liban bilinoton ak ikany kasartab wikishek somok anan ko ang'wan asikimong kiit neboru kole itinye yoityo anan kometinye ak serikali, yekakobataita wikishe choton somoku anan ko ang'wan isore kartasishe choton en ofisishekab huduma nenekit okinye anan ko nekikesir kiin isirekee.